Kit nekamilan en ireyu okere nekalach sonoek chechang konome eutab chumindet wany kobaibait inendet kole tom okere chumindet ii asikole nen anam aira eur aswa kit neu, kit nekamilan koraa en ireyu kolookab chumindet chekobur koshongooso monge kole wany tebenge kolelen ngwany bichu kalach sonoek ii kobo ono? Kit nekamilan koraa en ireyu okere ale en chuton chu kalach sonoek kwaenge komalach okere ole mailach agenge en chutet sonoek oo molokchi metinyin chumindet koraa kobaibai kabaibait kabisa kangonyor ichechutet chu kalach sonoek ingap koik ton olen konyogogoti.

Somanet ko kit nebo kamanut. Chito ne kisoman komuch konyor ngomnatet notet ne magat asigopit kobelchige boisiet. Chito negisoman kora koter olebwotito tuguk ak chito nemasoman. Tinye inendet ngomnatetab konai agobo kit agetugul ne kanyor inendet. Chito ne kisoman komuch konyor inendet kandoinatet. Imuch kelewenin inyeigu kandoindetab emet anan ko kondoindetab kokwengwong. Somanet kora ko kigomut biik, wendi chito bitonin kobakonyor somanetab barak nebo iman. Ago ninyoru chito negisoman ko oleburto oten sobenyin, ko kigowalak sobet. Kigoterit oleyoito tugulyik koter. Maunino nin masoman.

Achicha kasarta nekimi nguni ko kikowalak itondab soet kikochob benkishek chechang appit noton nekinyoru en simoit asikobit inyorunen toretet olotet, imuch itopen rabinikuk en yotet anan ko inemu, makolasima en chii aketukul kwoo akoi benki sikobit kotopen rabinik anan isom loan en olotet, iyaa kitiok en chii aketukul nekonyor komonut koboree kochob eb appit notet koyach kwoo inendet akoi benkit kole sikobit konyor toretet en olotet, benkishek chechang ko kikochop nitet asikobiit konyumnyumchi biik chechang anan ko motinye chito rabishek chechang cheimuche koboishen kobun kong'eten kaa akoi benki, kikotoret inonitet biik chechang

koroi kobo komonut missing en somet ab chito yonimoche imande iwee emotinwek ab sang yon itinye koroi koimii elemie missing , iniker en emotinwek ab sang kii bik chechang kokicham missing koboishen koroitet kosir eeh rabinik chekiibote sait noton aah en emotinwek ab sang koter rabishek chekeboishen nii ak chebo emoni eb kenya. Yon itinyee koraa koroi ak imach iaal kii agetukul nekeker en soet imuch imach iboishen koroiten sikobit iyai ilipanen sait notet ako roi kobo komonut missing ngamun eeh ui nia asikonyor chorik koroitet yon moche kochorenin rabishek kuuk koroi koo koribun missing rabinik kuuk ama kichor ak koroi koo roisi nia ikeboishen koroi ngamun eeh yon metiye ot rabinik cheibotii sait notet ak iwee ole kakitep koroitet imuch inemu ak inde mashini ntet nekokikonin asikobit ilipanen eeh rabinik.

Ribsetab ing'okenik ko bokomonut en kokwet mising, Um biik chechang ko kikoker kolee kaikai oriib ing'okenik asikobit kokonon rabinik, chito netinye ing'okenik koribe ing'okenik kolee yelok mainik aalde akokonon rabinik, mainik kora chebo ing'okeni chutet imuch iboishen koik tukuk chekiome anan kometinye ing'wek ilee kaikai achob raa mainikab ing'okenik aam, mainik kora chebo ing'okenik kimuch kerib sikikochi ing'okeni chutet yekaiit kasarta yemoche kosieb, kang'osheb kokeny ak kosich areek alak, ak yekang'otesak arek imuch ialde chukoechen ng'ab kakobit alak chemuche iribonu, iribonu yoon tukul yoon ikonye koechekitun asikokeny kora mainichukan, ko kokowekun ing'unon baita ak ko ikeree kokotesun rabinik.